En raini ko koker chorindet kochore simoit nebo olindetab tukuk, ko kaan kochor chorindet konerekso biik icheket ak konerech kora chito neoldoishe, ko yekan konerekio biik komoche kobar anan kokoten chichitet, moche kerekebishan simoketyike, ko chekonerekio soiti komoche kobel inendet ak toerishek komii alak chelelen kenyochi kaat asitamanan kowalak chorindoniton, chorindoni ko kokworoken amun en kiit nemoche keyochi.

Rabishek chebo arawet chechuk chechuk chotoche obchee kouni asoker olee kamakutik, obchee en ratio nekibore konom, sosom ak tibtem, ko rabishek konom percent kobendi tukuk chekokimokyinge ko sosom kobendi tukuk chekimoche chemalasima komii, ko alak tibtem kobendi konorwet, ko en oreet neuni imuche iboishen rabishek komie komewech chowech ak kenyor kiit nekokimokyinge ak keliban koot ak kial amitwokik ak kilach ing'oroik.

Muswoknotetab kasari ko kikoyai somanet ko nyumnyumit ak kenyor olantukul amun en oldake kinete lokok kobun mutandao anan online classes, ko kikotoret look chemomuche koit class anan chekotindoi boishonik alak kosomann en kompyutaishek, chute chito ak konet mwalimu en yemii aketukul oot indolochin komuche kosomoso icheket, kora ko kikoit tukuk chekekuren calculetaishek, kiboishen keyoen esabushek.

Oreet en kenya nekinyi karishek ko oreet nechute ak nemondo Nairobi nekikuren Mombasa road ak nekikuren Wayaki highways, oratinwechu oeng kochang karishek mising chebo biik anan private ak ko kora eleyoche keterto sikobek karishechu sima changa anan simoet chaam ko ke impruven public transportation, ak ko kora keyai chekikuren ride sharing chekikure karit komutin ak kobun oratinwek alak ak kora ketes oratinwek.

En chuleetab borto kotukuk chekiyoe kochang akeng'e en chuton kerwoe ngwaek kopirto mwani, yoee chito kora kochebchebit amatkwam melik, kiit akee ko kitwal rokoet, niton kotoreti mukuleldo ak kotoreti biretab mukuleldo kobir en oreet nenoton anan normal rate, kora keyoe chekikuren sit ups bosee mwanik ak kotech kora muscle chebo moet kiyoe kora presaps sikokimekitun melikab borto misima.

Matatushek ak reliit ko bonwekab oreet chekiboishen en Kenya, ko bonwekab oreeet chebo matatushek ko cheboishe abakora niton ko amune, netai ko matatushek ko muche kobaa en distance nekoi ak koite kora yemoite relishek, relit ko akenge kongeten ingunon Mombasa newendi akoi Kisumu, ko oratinwek chekikichob ko chang oo muti kora biik kong'eten komoswek cheterter chang barararosheken Kenya kosir relishek ko ngunon neboishe soiti ko matoishek.

Keteshet nekichome en Kenya ko keteshet nekikuren kass fm ak keteshiet nekikuren berur fm, keteshoshechu kokonu konetutik chekoron mising, kora konoisie biik akobo tukuk chetesetai en emet, koraa keteshoshechu kotindo biik chemilebik ak komuche kora kobirto biikab boror simoishek kobaa keteshoshechu ak kongalal ak biik chemiten keteshoshechu ak komuch ko represent tabushekwak akityokora kokonu lokoiwekab emet cheititootin.

Betusiek che arutechini araritab beek ko betusiek chepo komung'et anan betusiek chebo arawetab taman ak aeng en betusiechu bo arawetab tamanak aeng kowo komung'et imuch ko arawet aeng kotukuk che aboiboenjini akopo nito kobiretab beek en arawetab taman aeng awendi araraitab beek nekikuren Indian ocean ako bechu kokoron kabisa kot missing en biret ako chang biik chekebire tugul kiboiboenjini biretab beek tugul akiamisiei akekere tiong'ik.

Chito nemoi citizen nii nekonu lokoiwek ab emet chebo kwony ko nekikure nii chef koinange chichi konaat en ngomnotet nemii barak nekonununen lokoiwek inendet. Koraa chichi kopongoni ak ko ororu kit netesetai en emet en oret nenyolu en oret nebo nemobo kolishet ako en oret neo ororu kot kokuyo chitukul Koraa chichi komile bik ole ororundo lokoiwek chuton.

Nekii prime minister en Kenya en arawetab elibut akenge tisaini ak sitini ak somok ko ne kikikuren Jomo kenyatta, ko chichi ko kiik kondoindo niton kong'eten arawetab loo en kenyiniton boo elibut aenge tisaini ak sitini ak somok akoi arawetab taman ak oeng ak ko kora en kenyit nerube koik inendet kondoindet neoo nendochin emet komukul nebo kenya anan president.

Ayoni ale somanet ko oret nepo chorset en bankishek chekonu rapiseik amun ii yangasoman chito zaidi kosich ng'omnotet akokuiyo akopo musong'onotet neboisie en bankishiek komuche kochut musong'ononito miten benki komo en chomchinet akitia kocher rapisiek amo en chomchinet kosipto rapisiek chemiten konorwet nemiten benki akoi konorwenyin koboisien musong'onotetap kasari nito ko chorset amun kocher amo en chomnjinet.

Yangawa Barak mat en gaa ingelenokot en gasit ilale en gaa koartinwek cheabaishen sikobosak ko cheuchu netai ko Amanda I gasit simalal kot yekamande gasit atuch mat nemangu en gasit ak ingoriet Newton asikomis mat anan acheru kit nekimisen mat akabit anan kit nekikuren fire extinguisher ki Koba moswaknatet ab kasari tindo koristo anan bekben orit sikomis mat.

Kasorwek chebo kenyit chekirutechin komosto aketukul nekiboiboitenge ko kasrtab arawetab taman ak oeng, arawani kobo komunget naat kora ko kirismas, en arawani kobendote biik koboiboiteke, mii chebendi barishek kibokobire beek alak kobendi kokerote tiong'ik ak konyitenikwak oo birote picha, alak kobendote en oratinwek kokerote itondab emet ak kobendi kora elekiboen tiong'ik.

Otindonik kotindo boishet neoo en kila ak kila, otindonik konte biik, konuu konetutik, oloon kokioror tindoniot alan oloon kakisoman atindoniot en mwisho ketore inoe ak isich ngomnotet akobo kiit neyoche keyai, kora atindenik kokonu cherutik, chere biik atindonik ak kebaibait kora en otindonichutet, ak kora otindonik kotikone biik, itikone biik koyob biik chekisire anan chekiororu otindonik kokimoche kong'at ak kotikon biik.

Tukuk cheibu bolet en biik chemii kibakenge ko tukuk cheuu terchinoshek anan kotindo bichutet chumii kibakenge kobwotutik cheterter ak ko mwoee ingo kobwotutienyin kokere ingo kouu mochobok, komiten terchinoshek yondo yoon oo bichu mii kibakenge ko anan ko tiyoo, tiyeet koibu boleet amun moikuyoke ak ko kora komara kosoyike ngalek, momoche kokas chemwoe ing'o, koniton koibu bolet en bichutet komiten twaan.